Ma gach jo ICT gi jok ma tiyo ne ICT, kendo ng'eny ne gi deal ga gi chiwruok mar nyaka. Ging'iyo yore duto mag chiwruok mag nyaka mantiere kakinyal losi, kendo gi gichu giloso e yore mopogre opogre.

Magi gin chike moketi mag pinywa mar Kenya kae monego obed ni iluwo kendo ochung' ne gimoro amora tete te mantiere e pinywa mar Kenya kae eyore duto gi gimoro amora matimre gi yore duto gi jok maluwo gikmatimre e pinywa.

Mae jokma ng'iyo alworawa kanyo ka ler, kendo ging'iyo ka ji odak e ngima maber ma onge maok bro kelo negi tuoche magala gala mabro chando gi mbele kae. Kendo gineno ka nitiere yore ma dang' gitim mondo gikony gi.

Magi pai pai kendo paipaigi nenore ni gi kethre e yien no. Ochunglo moko ma chamo ga yiende yiende ka ochamo gi ma gikethre. Nitie moko ma okethre ka ochiek to moko pod numu lakini gik machamo yiende ka ose chamogi ma gikethre ahinya.

Mae kar thieth, kendo dhako mantiere kanyo mantiere gi kompyuta maentiere go no, oketo gik jo mobiro mondo othiedhi ei kompyuta kanyo mond gikgi go mond kik lal ma ka chieng' moro kendo giduogo yot mondo oluw kar gi mar thieth no e yore mopogore.